Ici nĩ njũgũ nyũmũ, njũgũ nyũmũ nĩ ikoragwo ci nyũmũ mũno, na ũngĩenda ihĩe wega waambaga gũcirinda maĩ-inĩ, ũgaciraria maĩ-inĩ ũtukũ mũgima, kĩroko wokĩra ũgacithambia, ũgaciĩkĩra thuburia-inĩ ĩngĩ theru na maĩ ũgaciigĩrĩra riko. Kwĩna mwaki mwega thutha wa ithaa na nuthu kana mathaa merĩ, ũkarora kana nĩ hĩu, wacihihinya cia mindũka ũkamenya nĩ hĩu, ũgaciruta, ũgacoka ũgakeera maĩ ingĩkorwo cirarĩ na maĩ mangĩ wagũtigarĩte, ugacikeera ũgacoka ũkoya thuburia ĩngĩ, ũgatinangĩria gĩtũngũrũ, ũgeekĩra maguta, gĩtũngũrũ kĩa hĩa, ũgaciongerera, ũgakoroga, ũgekĩra cumbĩ. Cĩahĩa ũgekĩra maĩ, na ndũgekĩre maĩ maingĩ, ũkareka citherũke, ciahĩa igatuĩka thubu mwega rĩu ũkaruta.

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩwendete nĩtondũ, nĩũteithagĩrĩria kũhingũra, tũmarima tũrĩa tũkoragwo ngothi-inĩ ya mũndũ, tũrĩa tũkoragwo na gĩko, nĩ tũrutaga, nĩũrutaga gĩko gĩko kĩu, ngothi ĩrĩa ngũrũ na ũgateithĩrĩria kũruta maguta marĩa meyũmbaga ngothi-inĩ, magatũma mũndũ agĩe na thundo ũthio, ũngĩmenyera gwĩka ũndũ ũyũ, maita maingĩ, tuge rita rĩmwe harĩ wiki, nĩ ũteithagĩrĩria ngothi ya mũndũ kuororoha na akagĩa na thura wa kwendeka.

Kũrĩ andũ arĩa mena mĩgũnda mĩnini na matiirigĩte ciũgũ, nĩgetha mũndũ oherera mahiũ make haha ũmũthĩ, rũciũ akoherera handũ hangĩ, akahe nyeki ihinda rĩa gũthiĩ na mbere na kũmera. Ningĩ nĩ wagĩrĩire mũno, kũrĩ andũ arĩa mena mĩgũnda mĩnini na marĩmĩte, mahiũ, hamwe na irio cia mĩgũnda, na matiirigĩire mĩgũnda yao kũrĩa marĩmĩte irio nĩgetha kũgirĩrĩria mahiũ macio matikaingĩre marehe hathara mĩgũnda-inĩ.

Nĩgetha kũgirĩrĩria, kuumana na mĩrimu, ĩrĩa ĩkoragwo thĩiniĩ wa tíĩri, kana tũtambĩ tũrĩa tũrĩa tũkoragwo thĩiniĩ wa tíĩri, tũrĩa tũngĩthecanga mbegũ ĩyo ĩtarĩ ĩrakinya kũmera. Ningĩ ndawa ĩyo nĩ ĩteithagĩrĩria mbegũ, ngothi ya igũrũ ĩkororoha nĩgetha ikahe rĩera na maaĩ, handũ ha kũgerera na ĩgatũma mbegũ ĩyo imere na ihenya na ĩna hinya mũingĩ.

Wambaga gũtũgũta ũkeheria gĩko gĩothe kĩrĩa kĩrarĩ mũgũnda, mĩmera ĩrĩa ĩramerete ĩtarendekanaga, ugacokanĩrĩria handũ hamwe ĩgacinwo. Angĩkorwo nĩ mũgũnda ũtararĩmĩtwo ,ũgaikia itinga rĩkarĩma rita rĩa mbere. Rita rĩa kerĩ ũkarĩmwo na moko na macembe, ugacoka ũkenja mĩtaro ya kũhanda. Angĩkorwo nĩ mũgũnda ũrarĩmĩtwo kĩmera gĩthiru, watũgũta no gũcimbwo ũcibagwo na moko na macembe.

Tĩĩri mũnoru nĩ ũkoragwo na rangi mũnyitu, wĩirĩrĩire. Ningĩ nĩ ũkoragwo na ũhoti wa kũnyua maaĩ, na kũiga ũgunyu. Nĩ ũkoragwo na tũgunyũ, tũrĩa twega, tũrĩa tukoragwo thĩiniĩ, tũhotaga gũthiĩ tũgĩthondekaga marima ma kũingĩria rĩera, na ningĩ ũrũrũ wa tĩĩri ũcio ũkoragwo ti muingĩ ũrĩ hau gatagatĩ-inĩ. Wa handa irio, nĩ imeraga na ikaumĩra ciĩna hinya mũingĩ. Harĩa hena tĩĩri mũnoru, no ũhote kũhamenya, kũringana na mũthemba wa ria rĩrĩa rĩrakũra ho.

Wa mbere, kũringanaga na mbegũ ũrĩa ĩigana, kũrĩ tũbegũ tũkoragwo twĩ tũnini mũno, ũguo tũu twendaga kũhandwo, o haha igũrũ, handũ hatarĩ hariku nĩgetha tũhote kũmera na ihenya. Ningĩ mbegũ nene, nayo yendaga kũhandwo, thĩinĩ wa tĩri, handũ harikariku, tondũ ĩna ũhoti wa kũmera na yũke igũrũ. ũndũ wa kerĩ, kũringanaga na mũthemba wa tĩri. Kũrĩ tĩri ũkoragwo wĩ mũhũthũ mũno na nĩ ũmaga maĩĩ na ihenya. ũguo ta kou, mũndũ endaga akahanda mbegũ handũ harikariku. Naguo tĩri ũyũ ũngĩ mwega, no ũhande ũriku ũtarĩ mũnene tondũ mbegũ no ĩkũhota kwambata na ihenya. ũndũ wa gatatu, kũringanaga na rĩera ũrĩa rĩhana. Kwĩ rĩera, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũgunyu, o na wahanda mbegũ haha igũrũ, ndĩrĩ na thĩna no ĩkũmera na ihenya. No hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa, kana kũmagarĩte, mbegũ yendaga kũhandwo thĩ handũ hariku, nĩgetha ndĩgakinye kuonwo nĩ riũa. Ningĩ mũndũ nĩaroraga maũndũ ta tũtambi ta nyoni. Kwĩ mbegũ wahanda haha igũrũ biũ, nyoni igũka na cirute. Ũguo nĩwagĩrĩire ũcihande handũ harikariku.

Ũkĩhũthĩra mĩtaro, nĩũkoragwo heraithi kũmenya wariĩ, wa kuma harĩ waru ĩmwe nginya waru ĩrĩa ĩngĩ ningĩ nĩgũtũmaga mĩri ya waru ĩarĩre wega, nekebanga ũndũ ĩkũhota gũciara waru, ũguo ĩgatũma wongerere maciaro ma waru, ũkĩringithania na marima, ningĩ wakinya ihinda rĩa kũrĩmira kana gũcokereria tĩri, ĩkoragwo ĩraithi mũno ũkĩhũthĩra, mĩtaro kũrĩ ũrĩa ũngĩhuthĩrire marima.

ĩĩ nĩndĩretikanĩria tondũ ũkĩrĩma kĩbiacara, wonaga irio ciaku cia kũrĩa na ũkona mbeca. Ningĩ nĩũkoragwo ũgĩthiĩ kũmathia kĩrĩra kĩa ũrĩmi, nĩgetha ũhote kuongerera maciaro maku ma mũgũnda, na ũgakora nĩũrahota kũhũthĩra indo itarahũthĩkaga rĩngĩ ũngĩrateire mbere, ũkahota gũcihũthĩra na njĩra cigũgũteithia wongerere maciaro maku. Ningĩ nĩũkoraga, ũkĩrĩma kĩbiacara, nĩũhotaga gwethera andũ angĩ wĩra, arĩa mararuta mũgũnda-inĩ gwaku, na arĩa maroka kũgũra irio icio nĩgetha mathiĩ magaciendie.

Tondũ marĩmaga mĩgũnda mĩnini, na ũrĩmi wao mũingĩ nĩ wa mbiacara, ũguo matiendaga kũrĩma rĩrĩa andũ arĩa aingĩ mararĩma magĩetagĩrĩra mbura, tondũ makagetha handũ hamwe na irio igakorwo ciĩ nyingĩ thoko ũguo itikagũrwo wega. O metagĩrĩra, rĩrĩa gũtarĩ mbura marĩme na maĩ nĩgetha ihinda rĩa kũgetha rĩakinya, makahota kũgetha rĩrĩa gũtarĩ irio thoko na irio ciao cikona mbeca magĩe na umithio.

Ũkagayania andũ mũgũnda maita merĩ gĩkundi kĩmwe, kĩna mabanga, magathiĩ matemeta mbembe na raini, nao acio angĩ magooka magĩcokanagĩrĩria mbembe icio ihũba kwa ihũba, cikuhanĩrĩirie. Ũgacoka, maarĩkia gũtema mbembe icio mũthenya mũgima, magoka makaajĩrĩria gũciũnũra, kũruta mbembe icio mahuti-inĩ, magacoka magaciĩkĩra makũnia-inĩ, magacikua nginya hakuhĩ na ikũmbĩ kũrĩa cigũthi ciũmithio, ciarĩkĩa kũũma, thutha wa thikũ ta ithano, cioma wega, igaikio ikũmbĩ

Tĩĩri wĩna ũgima mwega, nĩ ũtũmaga, irio iria irahandwo kuo igakũra ciĩna hinya mũingĩ na ikahota gũĩtiria mĩrimũ, ĩrĩa ĩkoragwo tĩĩri-inĩ ũtarĩ mũmenyerere, na ciakũra wega, nĩ igĩaga na maciaro maingĩ, ũguo gũkagĩa na irio cia kũigana bũrũri-inĩ. Ningĩ tĩĩri mũrore wega, nĩ ũtũmaga tũtambi tũrĩa tũikaraga tĩĩri-inĩ tũhote gũikara thĩiniĩ, ũguo tũkahota gũteithĩrĩria irio iria cirakũra kuo. Tĩĩri mwega nĩ ũgiragĩrĩria ũhũthĩri mũingĩ wa kemiko mĩgũnda-inĩ, ũguo ũgatũma nginya rĩera rĩkorwo rĩrĩ rĩega.

Icigo iria ikoo ciĩ nyũmũ maita maingĩ gũtiuraga mbura ĩngĩanjĩrĩria irio kuma ciahandwo ĩcikinyithie kũgethwo. Ũguo arĩmi maitagĩrĩria maaĩ haria mbura yorĩra na makahota gũkinyithia irio ciao kũgetha ũguo makahota gwĩtiria ng'aragu na aria nao marĩmaga nĩgetha mendie makendia makona mbeca cĩa gwĩka maũndũ mao ta kũrĩha bithi na maũndũ maria mangĩ. Ningĩ ũrĩmi ũcio wa maaĩ nĩũteithagĩrĩria gwethera andũ mawĩra kũri arĩmi arĩa matangĩhota kwĩitĩrĩria maaĩ maheyanaga wĩra nĩgetha irio ciao cihote gũitĩrĩrio maaĩ, ningĩ ũrĩmi ũcio wa gũitĩrĩria maaĩ nĩũteithagia tĩri ũkahota gũkorwo wĩna ũgima mwega.

Tũtambi nĩ tũgunyũ tũrĩa tũũru tũingĩraga mũgũnda, tũkarĩa irio, tũgathũkangia, na nĩtũcũngagĩrĩria hathara nene mũno. Maita maingĩ, arĩmi nĩ mahũthagĩra ndawa kana njĩra ingĩ citarĩ cia ndawa kũgeria kũgĩrĩria mĩmera yao kana irio ciao kuumana na tũtambi. Rĩrĩa mũrĩmi ahota kũnina tũtambi mũgũnda-inĩ wake, nĩahotaga kũgitĩra irio ciake kuumana na gũthũkangio nĩ tuo, na ũguo akahota kũona magetha marĩa angĩetereire, ongorwo nĩ ma kwendia, akendia na akona kĩndũ.

Maita maingĩ handaga waru. Ũguo thiaga ngacimba mũgũnda wakwa, ngacoka ngenja mĩtaro, ngoka na thumu wa ng'ombe mũhĩu, ngaitĩrĩria mĩtaro-inĩ ya yakwa ya waru, ngacoka ngathika na tĩri gatĩri kanini, ngacoka ngoka ngaara waru, ngaciga kũringana na ũrĩa ciigana. Waru njeke njigaga citumanĩte, waru ndungu njigaga citaganĩte hanini, ngacibanga, ngacoka ngaitĩrĩria bataraitha igũrũ, ngacoka ngacithika na tĩri, ngeterera imere, ngarĩmĩra cianina mweri.

Mũgũnda wakwa ndĩũgayanagia na thara, nĩgetha mwena ũmwe ngahanda waru, naguo mwena ũrĩa ũngĩ ngahanda nyeni. Akorwo nĩ ndĩrenda kũhanda mbembe, ngayanagia na mbembe. Ngahanda raini ithano cia waru, ngekĩra raini ya mbembe, ngahanda raini ithatũ cia minji, ngekĩra raini ya mbembe, ngacokera, ngahanda waru.

Waru nĩ ciĩkaga wega mũno mũgũnda-inĩ wakwa, nĩgũkorwo tĩri wakwa nĩndĩũmenyereire na nĩ mũnoru. Waru yendaga tĩri mũnoru, na mũrore wega. Ningĩ nĩndĩ thumu wa ng'ombe njitagĩrĩria mũgũnda-inĩ wakwa ũguo waru yakwa yumagĩra ĩ njega. Kũrĩa njikaraga, mbura nĩ njega na waru yendaga mbura. Waru ĩninaga mĩeri itatũ ĩgĩgakũra, na nĩ yendaga mbura nyingĩ, ũguo nĩ ĩkaga wega mũno tondũ mbura nĩ njega gũkũ.

Kahũa nĩndĩkonaga na ihenya harĩa njikaraga, na ndokĩra kĩroko nĩ nĩko ngũraga nganyua. Nĩ gatũmaga njigue hakiri ciahingũka na ngahota kũruta wĩra na ihenya. No ingĩkanyua hwainĩ-inĩ, nĩgatũmaga njũrwo nĩ toro, na ningĩ ingĩnyua makĩria ma ũrĩa nyuaga gwa kawainda, nĩgatũmaga ndĩyo nĩ mũtwe

Hũthagĩra ũrĩmi wa ũndũire kũrĩ matunda makwa, karati, na nyeni, tondũ icio citikoragwo na tũtambi tũingĩ, na nĩcihotaga gwĩtiria mĩrimũ. Ningĩ tĩri wakwa nĩ mũnoru, ũguo ndihũthagĩra bataraitha cia kĩmĩko, nĩgetha nĩme matunda. Ningĩ nĩhũthagĩra ũrĩmi wa kĩrĩu kũrĩ ũrĩmi wa waru, tondũ ũrĩmi wakwa wa waru, nĩ wa kĩbiacara. Nĩmaga waru cia kĩbiacara, ũguo ngũraga mbegũ ĩrĩ ya kĩrĩu, ngamĩgũrĩra bataraitha ya kĩrĩu, na ngacoka ngamĩgũrĩra ndawa cia kũgirĩrĩria tũtambi na heho, cia kĩrĩu, nĩgetha ĩcoke, cicoke kũhe maciaro na nyone umithio harĩ ũrĩmi wa waru.

Rĩrĩa ndanyita mbeca, nĩ njigaga gĩcunjĩ thimũ-inĩ yakwa kĩa maũndũ marĩa matatanyĩtwo gũka. Gĩcunjĩ kĩu nĩ kiongererekaga o mũico wa mweri kũringana na mbeca iria ũigĩte. Ningĩ nĩ ndĩithĩtie ngũkũ, na ngũkũ nĩ irĩ raithi gũcicenjia ituĩke mbeca, nĩ cionaga mũgũri naihenya, ũndũ ũngĩcoka ũke na ndikũũtanyĩte, njoyaga mbeca ciakwa iria njigĩte thimũ-inĩ, na angĩkorwo citiongererekete ũndũ cingĩhingia bata wakwa, njoyaga ngũkũ ngendia ngongerera.

Irio iria ngũiga mũgũnda wakwa, kũringanaga, wa mbere, na mabataro makwa ma mũciĩ. Irio ta matunda njigĩĩte nĩũndũ wa mabataro makwa na nyũmba yakwa. Irio cia kĩmbicara, njigaga iria ndĩrona ciĩna thoko. Na ningĩ nĩ ndoraga rĩera tondũ kũrĩ irio ona ingĩenda kũiga mũgũnda wakwa, rĩera rĩtingĩnjĩtĩkĩria. Namo mahiũ, ndoraga mabataro makwa ma kĩmbeca. Mahiũ ta ngũkũ, njigaga nĩgetha ũndũ woka ,urĩa itagũtanyĩte, ngahota kwendia naihenya, ngoona mbeca, itagũbangũrania mĩbango yakwa ya kĩmbeca. Mahiũ ta ng'ombe, njigaga tondũ gũkũ nĩ meekaga wega mũno na iria nĩ rĩgũragwo wega mũno.

Ndarĩhwo mbeca ciakwa cia kandarathi, nyambaga ngarĩha mahũthĩro maya manene ta ma nyũmba, na irio ngagũra cikũndwara nginya rĩrĩa ndĩrona, nĩngona mbeca ingĩ. Nĩ njokaga ngaigithia gicunjĩ kĩnini harĩ mahũthĩro ma hi na hi, na gĩkĩ ndĩkĩigaga thimũ-inĩ yakwa, nĩgetha kĩongerereke. Nĩ gĩciaraga harĩa njigaga, kĩngĩikara ihinda inene gĩtarĩ kĩrahutio. Ningĩ nĩ ngũraga mahiũ, ngaiga nĩgetha ũndũ ũngĩũka na ndigũtanyĩte, na ũrabatara mbeca, ngeendia.

Wambere ndoraga rĩera, kũrĩ irio ũngĩhanda na kĩmera kĩu ũrahanda ti kĩa mbura nene na irio icio irenda mbura nene. Wakerĩ nĩndoraga mabataro makwa ma mbeca ingĩkorwo nĩndĩrabatara mbeca na ihenya kũrĩ irio mũthemba ũria ngũhanda ũrĩa ũtagũikara mũgũnda na ũhe mbeca na ihenya. Wagatatũ nĩ ndoraga thoko ngarora kĩmera gĩkĩrĩ, andũ arĩa mahanda irio nyingĩ mũthemba ũmwe nanĩ ngahanda ũyũ ũngĩ nĩgetha ciakwa ikona thoko njega. Ningĩ nĩndoraga kĩrĩa ndĩrahandĩte kĩmera gĩthiru tondũ ndiendaga kũrũmanĩrĩria kĩndũ kĩmwe, mũthemba ũmwe, handũ hamwe ũguo nĩnjenjanagia.

Ngũraga nduka ĩrĩa yendagia indo na wũingĩ, tondũ ĩkoragwo ĩkĩendia indo kuma harĩ kamboni ngũrani ngũrani, na ithimo cikoragwo cirĩ cia mwanya na bei yake ũngĩringithania na bei ya nduka iria ciendagia indo nini ũkoraga bei yake nĩ njega. Kwa mũhiano, ingĩkorwo kwendaga maguta ma kũruga, nduka ĩyo ngukora maguta na kamboni mwanya mwanya mandĩkĩtwo hau na ndigũtinda ngĩũrĩrĩria mũndũ andithĩrĩrie ũguo ĩkoragwo ĩraithi harĩ niĩ kũgũra.

Ngiuma mũciĩ ngoragwo nyandĩkĩte karatathi-inĩ indo iria cia bata mũno ndĩrabatara na indo iria ithirĩte nyũmba. Ningĩ nĩngoo ndĩcihete mbei ĩrĩa ndĩratanya cingiuma na ngeka mathabu makwa. Nĩnjokaga ngathiĩ nduka-inĩ ndĩna karatathi gakwa na thimũ ngathiĩ ngĩtaraga, ingĩkora kĩrĩa ngwandĩkĩte nĩgĩkĩririe mbeca iria ngũkĩhete, nĩndoraga ĩna ũtiganu wa mbeca cigana no njoe kĩndũ gĩa kambũni ĩngĩ kĩndũ oro kĩu kwa mũhano, thabuni njoe wa kambũni ĩngĩ ũrĩa rĩu wĩna mbeca iria ngwandĩkĩte hau, ningĩ nduka ici wonaga ikĩendia indo na njĩra ya wĩingĩ nĩmakoragwo me na indo ciĩ na mbei ya raithi, ũguo ingĩkinya ngore indo iria ngwandĩkĩte ciĩna mbei ya igũrũ nĩngũraga iria ciraheanwo na mbei ya raithi, na icio igatũma mathabu makwa maiganane.

Ĩĩ, nĩmahutagia no nĩkuringanaga na nĩ kĩĩ. Angĩkorwo nĩ kĩndũ gĩa kũrĩa kĩratangathithio, kĩu nĩ thiaga na ngenda kũgũra nĩgetha ngarũrĩre na ndĩkĩgerie. No angĩkorwo nĩ indo cia ũthaka, kana indo cia ũrĩmi, ndingĩhũthĩra itaambĩte kuona mũndũ ũhuthĩrĩte. Thiaga ngaũrĩrĩa mũndũ njũĩ, ũhũthĩrĩte kĩndũ kĩu ndĩronire gĩgĩtangathwo. Akorwo nĩndĩrona nĩ kĩrarũta wĩra, na niĩ rĩu ngathie ngeegũrĩra.

Andũ a kũrĩa njikaraga, kũringanaga na nĩ mĩaka ĩrĩkũ. Andũ aya a mĩaka kuuma mĩrongo ĩna, kũambata, mendete gũteng'era, kĩroko na hwaĩ-inĩ. Ĩĩ nĩkũmateithagĩrĩria harĩ ũgima wao wa mwĩrĩ, tondũ nĩkũmateithagia gũte kiro cia mwĩrĩ, iria nyingĩ, na gũkamateithia mĩĩrĩ yao ĩhote kũruta wĩra naihenya. Nao andũ anini, mendete gũthiĩ gũthaka mũbira, kana gwĩthambĩra. Ĩĩ nĩkũmateithagĩrĩria, tondũ mathiaga magathaka mũbira, angĩ makarĩhwo, angĩ magathondeka ciũga, na ningĩ meciria mao magakorwo marorereire o ũndũ ũmwe, ũguo makaga gũtiga magatiga gũĩka maũndũ marĩa mataagĩrĩire.

Kũrĩa irio iria cikinyanĩirie ikĩro, kũnyua maaĩ, na kũrĩa matunda na nyeni, nĩ kũndeithagia mũno kũhotithia kũrũmĩrĩra ũgima wakwa wa mwĩrĩ. Na ningĩ, nĩ nyendete gĩthiĩ, gũthaka mathako ma mĩbira, na gũteng'era. Kaingĩ, nĩ gũtũmaga ndacoka, ndeethamba, ngaigua nĩ ndĩrahota, thakame nĩ ĩrahota gũcera na nĩ ndĩrahota gwĩciria wega.

Kũringanaga na nĩ mũrimũ ũrĩkũ ndĩnaguo. Kũrĩ mĩrimũ itangĩnyuĩra ndawa cia ũndũire, ũguo, ngũthiĩ thibitari heo ndawa, kana ngũre ndawa nduka-inĩ cia kũenderio ndawa, nyue. No, ona itarĩ mũrũaru, nĩ nyendte kũnyua mĩtĩ, ndawa cia gũĩthondekera cia ũndũire, tondũ nĩ itũmaga mwĩrĩ wakwa ũhote kũigĩrĩrĩria mĩrimũ, ĩrĩa yũkaga naihenya. Mĩrimũ ta homa ndingĩtwara thibitari, na ndingĩthi kũgũrĩra ndawa. Ndukanagia ndawa cia ũndũire, na thutha wa kahinda kanini, ngakorwo nĩ honire.

Ndakinya nyũmba, nyambaga ngathiĩ ngaingĩra kũrĩa ndĩthambagĩra, ngaikara maĩ-inĩ mararu mena cumbĩ, ndagĩka ta ikũmi na ithano, ngacoka ngauma. Nĩndĩ mĩtĩ thondekaga, ya gũtũma nogoke, ngathondeka cai wa mĩtĩ ĩyo, nguoya maĩ mahiũ ningie na mĩtĩ yakwa, njoke ndĩmĩnyue. Ndanyua njiguaga ndanogoka na ngaigua toro, ngathiĩ ngakoma nginya mũthenya ũyũ ũngĩ, ngokĩra ndĩ mũnogoku na hakiri ciĩ horeru.

Njũkagĩra thaa ikumi na ĩmwe, ngethamba maitho, ngathoma ibuku itheru rĩa Ngai, ngahoya ,ngacoka ngathoma ibuku rĩngĩ rĩrĩa ndĩrathoma kwa ihindainĩ rĩu mũhari ũmwe kana mũha mĩhari ĩrĩ. Thinacara ĩgakinya ngokĩria mwana wakwa, ngamũthambia, ngamũhũmba nguo cia cukuru, ngamwĩkĩrĩra cai wa gũkua cukuru, ngacoka ngamũtwara nginya harĩa akuoywo nĩ mbathi ya cukuru, ngacoka nyũmba, ngathambia nyũmba, ngathambia indo, ngabanga indo ciakwa, ngacoka ngethamba, nganyua cai wa kĩroko ngathiĩ kũrũta wĩra wa mũthenya ũcio.